Tekinoronjĩ iria cihũthĩkaga thutha wa kũgetha, nĩinyihagia ũteangi wa irio mũno. Wambere, tekinoronjĩ ici nĩcitũmĩkaga kũhũra ndawa irio cia gethwo, ndawa nĩge irio nĩgetha cigwo, no nginya ũkorwo ũcihũrĩte ndawa kũgirĩrĩria kũgĩa mĩrimũ, kana gũthũka cigĩtwo. Tekinoronjĩ ĩno nĩgiragĩrĩria mĩrimũ, kana tũtambi gũkora igetho citũ, tũcigĩte. Ona ningĩ nĩkũrĩ tekinoronjĩ ya gũthambia magetha, ũngĩrora ta mũrĩmi wa waru, ndangĩhota kũiga magetha make, atathambĩtie waru icio tondũ no cithũ, no cithũke, ũngĩrora arĩmi angĩ a a indo ta karati, no nginya mathambie karati ciao mbere ya gũciga kana gũcitwara thoko, tekinoronjĩ ta ici nĩcio cihũthĩkaga wĩra ta ũyũ na na nĩcihinyagia wega gũkĩra ũrĩa andũ a wĩra magĩahota gũkorwo magĩka.

Ũkĩ ũgethagwo na njĩra nyingĩ mũno. Kũrĩ njĩra cia kĩrĩu na njĩra cia gĩtene. Njĩra cia kĩrĩũ cikoragwo ciĩ hũthũ mũno, tondũ mwatũ wa kĩrĩũ ũroka wakĩtwo, ũndũ mũrĩmi no kũrogota arogotaga ũkĩ. Ũkĩ ũcio wathondekwo nĩ njũkĩ kuma mwena wa naigũrũ wa mwatũ, wĩikũrakaga na kianda, ũgaikũrũka handũ he hathondeketwo wega ũndũ mũrĩmi no kũrogota arogotaga ũkĩ, akawĩkĩra gacubainĩ. Njĩra cia tene nacio ciarĩ nditũ hanini, tondũ mĩatũ ya tene ndĩathondeketwo ũndũ ũcio atĩ ũkĩ wa thondekwo nĩ njukĩ no gũikũrũka ũgũikũrũka. Mĩatũ ya tene yarĩ na thĩna. Mĩatũ ya tene mũrĩmĩ akoragwo a a ehumbĩte wega nĩgetha athiĩ, na nonginya akorwo na ndogo ya gũtũma njũkĩ icio cikome, nĩgetha citikamũthece. Njũkĩ nyingĩ no ciũrage mũrimĩ koguo mũrĩmi nonginya akoragwo e menyereire wega nĩgetha citikamũthece. Ndogo ĩyo nĩyatũmaga njũkĩ icio cikome, na mũrĩmi akahota kũgetetha ũkĩ wake, atakũgio nĩcio.

Thutha wa kũgetha, mũrĩmĩ no nginya amenyerere kĩrĩa agetha gĩtigathũke, mbere ya gĩkinyĩrĩire thoko, kana kĩngĩgakinya gũtũmĩka. Koguo nikũ kuga, mũrĩmi nonginya eke maũndũ maigana ũna nĩgetha kũmenyerera kĩrĩa agetha. O mũmera nĩũrĩ ũrĩa wĩigagwo kuma wagũthwo, kuma wagethwo, o mũmera nĩ ũrĩ ũrĩa ũbatie kũigwo wega nĩgetha ndũgathũke, ũngĩrora ũrĩmi ta wa mbembe no nginya mbembe ĩrutwo mĩcakweinĩ nĩgetha ĩigwo kana ĩtwarwo thoko. Mũrĩmi ũyũ no nginya amenye ũrĩa mbembe ĩno ĩbatie kũhũrwo ndawa, ĩbatie kũrutwo mĩcakweinĩ, na ũrĩa ĩbatie kũigwo nĩgetha ndĩgathũke. Ningĩ ũngĩrora ũrĩminĩ mũnene, arĩmi nĩmagaga thoko, kuma magetha, ũgakora kĩrĩa agethire gĩthũkagĩra o harĩa akĩigĩte, na ũguo ti wega.